Achiel kuom midhiero ma oganda nyalo kaloe ka gidwaro kony mar omenda mar konyruok margi giwegi en onge mar jachung' . Kembe moko mag hola oja dwaro ga jal madhi chung' ne gi e hola. Jachung' en ng'at manyalo yangore ni ong'eyi kendo oyie chulo migawo mar hola ni kapo gimoro de tami chule. Mondo wakony jogi en jiwo gi gibed e riwruok ma dho ngere dendo ni grups kendo gindikre gi bad migawo mochung' ne riwruokgi eka mondo ginya yudo kony mar omenda e yoo mapiyo